Joma ang'eyo kae gin jatend piny kenya gi jalupne machon miluongo ni Rigathi Gachagua. Aeto nitiere bende jatelo ma ochung' ne weche mag yiero e pacho ka .To gin kod nengo nikech jatelo mochung' ne weche mag yiero neno kaka yiero timore kendo en emoloso chenro duto mag timo yiero ma gi nyiew otese ma igogo kura, ma gikwan kura kakobedo ma gikone gilanda jaloch. Ker mar piny kenya bende nengo ne en ni en e jatelo maduong' motelo ne piny .Gimoramora matimore e piny ken mar kenya motelo ne ni nyako bed mana koloso chenro ne maber obed weche mag thieth, weche mag arita weche duto matimore. Jalupne bende konye e timo tijene go makata kapo ni owuok oongge to jatende nyalo mako ne ofisne no nyaka kinde moko mobiro duogo mondo odhi mbele gi tayo tijene ka pilepile.

Gima biro e pacha ka aneno gima kamae kata ka atemo lero gima timore kae en ni jatelo moro mochung' ne weche mag choko osuru miluongo ni Kenya Revenue kata KRA ochung' ka chiwo tuak eyore moko ma samoro gichano timo kata eyore moko magitemo loso eweche mag osuru. Gi sechemoko kaponi weche jok moko ok chiw solro gi e samowinjore, kumi ma inyalo migi kapo ni ok gichiwo chudogi e saa ma owinjore. Kaeto bende jofuambo nikod kendo kawo mako gigo mondo chieng' moro ochak oket nejopiny owinje kata kapo ni dalo osekalo. Pod inyalo kan wechegigo ma chieng' moro inyalo ketgi eyamo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en kit kaka dhano nyalo oro omenda koa kuom ng'ata chiel kadhi kuom ng'at machielo kokalo e ong'we yamo. Nitiere chenro molosi gi jok matiyo gi jo safarikom kata kambi mar airtel. Ma miyo oganda yot makaponi ng'ato dwaro kowo pesa ne wadgi to bede yo mayot idiyadiya namba kisediyo kar mpesa kata kar kata kar airtel money to idiyo imanyo kamondik ni send money kata kami nyalo oro ne go ng'ato tidiyo namba. Kisediyo namba ng'atno, tidiyo kar omenda midwa ni orne kasto iketo pin ni kata namba ni mar siri ni. Kiseketo to ioro ne omenda no kendo chopo piyo. To seche moko kata kobedo ni nitiere omenda moko ming'ade sa mikowo omenda no nikech ok oti gi thuolo mang'eny.

Gima biro e paro ka aneno gini, en weche mag kaka ng'ato nyalo kung'o omenda e beng'i, nyaka ikuong' ibed gi opande, nyaka ibed gi KRA gigik mamoko, kaeto iyawo akauntni, kisebedo gi akaunt to koro inyalo kung'o pesani kuno, to seche moko beng'igi bende nyalo chiwo hola, ginyalo miyou hola kaponi unie kanyakla moro kata in kendi ,kata in ng'ata chiel, inyalo chiwo gimoro ma chung'ne machung'ne hola mimiyino ma ka poni dwoko holacha otami to ginyalo biro peyo. Koro e bengi ka sechemoko anyalo wachoni gibeyo nikech gikonyo ng'ato e kano omendane, aito bende seche ma gichiwo hola to gikonyo ng'ato nikech omiyi omenda moro malong'o kata mang'eny moro manyalo konyi yawo ohala kata chako tich moro malong'o ma ibed gi kari moro ma inyalo yute pile ka pile

Mae en beng'i, to gimatimore kae en ni ji opango laini kendo gidwaro ni mondo okonygi e yore mag omenda, samoro magikano magidwaro golo mondo giti gondo, kata samoro gidwaro ni beng'i omigi hola moro maginyalo konyorego. Koro kae kaponi isedhie beng'i to ibiro chung' mondo miyo kaponi ung'eny to chunou ninyaka urit ma ng'at ma ng'at ma miyou ng'at ma konyou cha tiek gi ng'ato, aeto bang'eno ng'at machielo manyaka koro secheni rom, aeto bang'eno ka osekonyou te tubiro ya e hiye kanyo.

Gimatimore kae en ni nitiere nyako moro kata miyo moro ma obedo piny to miyo machielo kelo ne gima onyalo madho. To iye ka ochalo ka gima gin e ndege. Koro nyako ma kelo ne nyawadgi kata miyo ma kelo ne nyawadgi gimo nyamadho ni otemo mondo mi otii tije mar keto jowuoth man ei ndege ka obed mokwe obed gi kwe kata obed ka obed owinj maber mondo gine ni gik mitimo ne gi beyo mondo chieng' machielo bende kapo ni gidwa chako dhi kamoro ka gitiyo gi ndege to ginyalo chako tiyo gi laindgi no mar ndege no.

Gik man kod nengo kae gin kembni mopogre opogore ma safarikom okelo, airtel gi telkom gi zuku zuku. Koro e iye kae gilando gilando kaka ginyalo chiwo ne jii omenda ma gidonjo gode mbui miluongo ni data Kok gitiyo gi omenda gi ma aching' .Nikech bedo gomenda ma aching' to iloko ni go obedo omenda moro minyalo donjo gode mbui nikech omenda ma aching' kidonjo gode mbui to rumo mapiyo ahinya to omenda ni kiloke mobedo gimiluongo ni data . To onyalo konyi e tiyo kata e ng'iyo weche mag mbui ma okorumo mapiyo ahinya moweyi kidong' ka ok ikonyori e gima nidwaro timo e mbui.

Gik man kod nengo kae gin kaka simu simu simu mar agwela kata simb agwela. Nikech mondo mi iyude nyaka itii gi omenda. Aeto wan gi laptop bende, laptop ni inyiewo gi pesa. Aeto nitiere bende otas kata otese ma ondiki to otese gi mondo mi ondik gi itiyo gi rangi, rangi ni nyaka ng'iew omiyo gigo en gi nengo .Otese gi bende mondo mi olosi kata kapok ondikgi mondo mi olo alosa otas mapok ondik no idwaro omenda nikech nyaka okal e kambi moro maloso otese. Aeto nitiere nitiere tablet kopogore gi laptop nitiere tablet, en simu maduong' moingo simu simbe moko mag agwela ma kawaida gi. En be mondo mi iyude nyaki tii gi pesa aeto nitie lendo moko mondiki, lendo gi mondo mi ondik ni nyaki tii mana gi omenda.

Gima timore kae, en ni ng'ato nigi ong'we yamone ma igwelo. To e ong'we yamone kae, engi chendro moko kata app moro ma onYalo tiyogodo ma ochopi e account ne mar bengi. Koro gima timore ka, en ni itemo nyiswa ni ng'ato nyalo tiyo gi ong'we yamone kata simbe motiyogodo pile ka pile ma ogol kata oter omenda e bengi kata en owuon ok odhi e bengi kuno. Mae en chenro makelo tich bedo mayot , kendo omiyo chienro mar golo kata kano pesa bedo mapiyo kendo ma ng'ato ok otiyo gi omenda mang'eny nikech kaponi seche moko ng'ato dwa dhi e bengi, sechemoko bengigi ni mabor . Chuni ni nyaka iidh mtokaa mondo eki ichop ebengi. Aeto bende okonyo saa. Saa moro kidhi e bengi tiyudo ka ji opangore mang'eny, koro dhi kawi kinde mondo iyud omenda.

Gima bire pacha kaneno tijni en yore mag oro, yore mag kano oyore mag olo, kata yore mag kungo omenda. Kitiyo gi mpesa , inyalo kungo omenda ni e m-shwari kata kate m-pesa e akaunt ni mar mpesa kanyo. To bende e m-pesa ka , inyalo kowo ne watni moro pesa watni moro man mabor . Ma kaponi ne en gi rem moro to omenda mikowo neno nyalo konye. Aeto bende e e e tich mar mpesa ni ,ng'ato nyalo kawo hola e mshwari kata e fuliza. Koro sami kawo hola ni nyiso ni ne in matek eyoo moro to koro kiyudo pesa ni to dhi konyi mondo mi ilogo dich nicha ka chieng' moro iyudo pesa tidwok hola manikawo ni mondo chenro mag hola odhi adhiya mbele ma ng'ikruok moramora ok obedie odiochieng' machielo ka idwaro kawo hola kendo.

E pichani, nitiere ng'ama miyo gi ng'ama dichwo. Ng'ama miyo diyo simu kendo e luete ochalo ng'ama nigi oboke moro machalo kipande. Ng'ama dichuo nigi buk moro gi kalam, kendo e bade, e bade ma kor acham, oting'o pesa moko e luete. Aito gin e ot moro machalo kama itiye tich mar golo kata kano pesa. Koro miyoni chal ni otiyo gi agent mar ng'ama dichuo ni e golo pesa moro. Koro e ma pod gitemo mondo omiyo gikwan pesani ka be en pesa moromo gi ma ogolo cha mondo eka omiye . Kendo obed gi adieri ni ng'ama ogolo pesa ni e wuon line line kata e wuon pesa mogolno nikech tinde, ji mang'eny kwalo jowetegi e yo mar golo pesa ka ok gitiyo gi ID kata gi oboke ng'ato.

Gik man ka gin ji ariyo, ng'ata chiel diyo gimoro machalo simu, to e mesagi kanyo be nitiere simbe mamoko. To koro gimakelo mor kae, en ni sama ng'ani diyo gima chalo simeni to otas moro wuok e hiye, sama otasni wuok e hiyeni onyiso omenda ma ng'ato ogolo, onyalo kata nyiso ka poni nithing'iyo omenda ma pod odong'ie e akauntni mar beng' bende onyalo goloni e otas, koro gino kelo mor nikech omiyo tich gik moko matek ma ng'ato nyalo neno ni tek bedo mayot kendo gin weche moko ma kokirang'o matut tokinyal ng'eyo kaka timore

Gima biro e paro ka aneno gini en weche mag golo kata keto pesa e simu, gi oro pesa ne ng'ato kata kete kionge e simu. Koro gin yore mopogore opogore kaluwore gi kampuni mitiyo go , nyalo bedo ni itiyo gi jo Safaricom, jo Airtel kata gi mamoko mag bengi. Koro mondo mi tijni otimre, nitiere gik ma nyaka ng'ato bed godo kaka simu, omenda ma idwa tiyogo kata midwa keto kata midwa golo kapo ni nie simu gi wuoyo bende, nyaka ibed ng'at moro manyalo wuoyo giji maok ni in seche tee iling' aling'a nikech ka iling' to onge kaka inyalo konyi.

Gima timore kae en ni nitiere masin moro mitiyo godo e kwano pesa. Kapo ni okawo ng'ato okawo pesa otere bengi pesa mang'eny okawo otere bengi to pesgi ikwongo ok kan ok kawgi akawa tiketo gi kamoro. ikwong ikawo gi to iyaro iyaro gi tiketo gi e masin. Masin no fwenyo kapo ni nitiere pesa moro mok mar adieri to ogolo. Kaeto okonyo e kwano pesa mapiyo piyo nikech kwano pesa achiel achiel achiel gi lwedo seche moko nyalo bedo matek iyudo ni ng'ato nyalo kwano pesa marach. Samoro oparo ni ging'eny kare gitin seche moko onyalo wacho ni gitin to kare ging'eny . Aeto okawo kinde malach lakini ka ng'ato nigi masin kaka mae to tich bedo mayot aeto bende onyalo fwenyo omenda ma kata pesa mok mar adieri no magol oko.

Gimabiro e pacha ka aneno gini, gin weche mopogore opogore mag omenda, bad bad kampuni mar Safarico oseyawo bedene mopogore opogore, ma mag omenda mamiyo ng'ato nyalo yudo yot e olo omenda kata kano omenda, kata oro omenda, kaeto nitiere bende gima gikelone jo piny, ni ng'ato nyalo olo omenda moro ma otigo e gocho kata gone ng'ato simu, koro mago mana bede mar kampuni mar Safaricom magitemo yarogodo bedege e yore magikonyo e yore maginyalo konyogodo dwaro mag jo piny nikech dwaro mag jo piny opogore opogore.

Ee gini, to ok los e alworawa, en mana ni oyudore e alworawa. To kanyalo mana temo wacho gik ma ilose go, ilose gi mula, ee aeto nitiere moko mag otas bende ma iliso gi gima opogore. To machalo kod magi to iloso gi mula, gi gik moko bende mimede go mondo owuogi kaka owuok owuokni, obed gi nengo moro.

Gimatimore kae, en ni nitiere ja ohala mauso oduma mobul kata bando abula, koro kaendi ja ohalani onyiewo jiko kata onyiweo jiko, onyiewo ong'enge ma onyalo kete e wi jiko mochako waro bando aeto en gi apilo moregi, en bende gi ndim machunga mar ndim, koro gigite obedogo kae, ni ka po nono aeto obedo obedo kamoro man machiegni gi kama ji kale kendo ji nene, mano nyisoni kaponi ji kalo to biro nyiewo bandonegi, kosenyiewo bandonegi ng'at ma ohero ni ok ketne apilo moregi ibiro ketne, ng'at ma ohero ni ok ketne ndim bende ibiro ketne. Aeto en bende gi thum moro mowinjo okawo weyni moko otudo miluongo ni earphone otudo gi simu, koro owinjo thum mondo okete kik pache thi mabor sama otiyo tijeni kata ka pok oyudo janyiewo moro ma onyalo gogodo mbaka

Gima biro e paro ka aneno gini gin kuonde mopogore opogore ma ikane omenda. Aeto kuonde mikane omenda gi nigi yore arita mopogore inyalo yudo ni oketnegi wang' dede ma mako gik moko matimore ma kapo ni gimoro marach otimore to inyalo luw weche mar mane wang' dede mamak janjore. Aeto bende nitiere jok ma ok yaw dhoudi kama gitiye en kama din sana ,koro magi mana yore mag kelo arita nikech jonjore tinde ng'eny kendo giwuo sama gibiro timo weche gi mag njore giwuondore ni gin achiel kuom jogo mobiro manyo weche mobiro manyo weche gi mag golo omenda kata weche gi mag kano omenda e bengi e akaunt gi mag bengi. Aeto bende nitiere jo arita jo arita ma indiko mondo orit kuonde ma ikane omenda gi, magi duto bire paro nikech omenda nyaka mi arita mager.

Maendi en pesa. To pesa nikod nengo ne jodak ma alworawa, nikech pesa e gimoramora. Pesa emitiyodogo e ng'iewo chiemo, nyaka ibed mana gi pesa ekiter nyathi sikul, eking'iewne lewni mag skul, eking'iewne buge. Pesa emanyaka itiu iti godo ng'iew lewni ma urwako, wuoche, ka in ng'at ma suko kata liedo nyaka iti mana gi pesa. Aeto bende kata ka odok e weche mag wuoth samoro idwa dhi limbe mabor, nyaka iti mana gi pesa. Aeto bende samoro idwa gero ot kata idwa kata mana puro puothi moro, mondo mi ipur puodho nyakiti gi pesa, e pure, chakre e pure, e kome, e doe, goe yath nyaka keyo nikech ka in gi puodho maduong', chuni ni nyakibimany jok makonyi keyo, mondi mi igol chiemo go koa e puodho nyaka dala kata nyaka chiro chuni ni nyaka ibiti gomenda. Omeyo omiyo pesa nikod nengo maduong' e alworawa.